Agere teta, kerichek ak ageere ingokiet.(longpause)ak ageere kora mitten suswek.

Kit nekamilan en yu ogere kagimin indisinik en kwenutab mananas, tom kai ogere en olinyon. En olinyon kemine manans lakini tom kai ogere kogakimin indisiot en kwenetab mananas kamilan kiondo.

Yoche kinet kastomayat kelenji ma lasima kowon, yoche keker kororonindo en kiit, kastomaek ab raini kokere kiit kole won kokacham amokere kororonindab kiit, ndo ane aneti alenjini yoche ikere kororonindab kiit amoti labotyi iker woindo.

'Yomune','Chamegei', alenji amune gaa kole chamegei, komwowon kole,'roponi olinng'wong?',olenji'moroponi','roponi',;'ei roponi';iteben kotkokomin tuguk en olinywan, akiteben ilei amune chitugul en gaa.

Yeikatan kolenjaaaa yamune koyache ayanchi alenjii achamegeee